Kifaa pee ing'orr enkampuni naitobira ina mashini nifaa piing'or enkata apa naitobiraki nifaa sii piing'or batisho naata ina mashini.

Olokempe. Kaisidai ninye amu kebulu tolpurkel nebulu tosupuko

Kemitiki irpaek egolu arashu ebulu esidai neeku keoshi olchani arashu ededeuni pee isho irpaek metubulu esidai netum biotisho.

Manyorr nanu ena baye amu kerrid kulo keek enkop oleng'.

Eee kadamu enkolong' nataasa ena siai, ataasa ena siai pee etum sukuma ai biotisho sidai nebulu aitobiraki.

Ee kegira ele parakuoni akess emukunda enye.

Ore kuna naa nkitunkuuni. Tenitauni ninche temukunta, na keturuni, nedung'ori dukuyani. Nishori metoito, paketumokini atipik irbeniak lenye, idipa atoito.

Emukunda olnyanya ena ore eng'eno naifaa pee aita pee itum atuuno emuknda olnyanya naa keyieu ninye ewuei napising'a arashu ewueji nemebaiki ng'uesi, neyieu sii niyiolou isaai naifaa pee eok enkare neyieu sii neoshi ninche olchani.

kore tanaa pichaa ee dukuyaa naa ee lchenii le mpaipayu eton eraa kinii, kore tanaa pichaa eyaree naa oo lchenii le mpaipayu eidipaa aikomaa

Ore kuna papaeni naibung'ita ena mama naa Ore enatii tatene neeo oleng' Ore ena natii enkaina kedianye nitu eoku kake ena natii enkaina ekedianye esidai amu keoku naa kebik arashu

Kegira ena kokoo akesu irmaisurin temukunda enye

Enkampuni naitobirr inkarriak oormatunda

Kegira eleparakuoni aosh emukunda enye olchani.

Wore ena, naa emukunda enkaji olmalenge, naa kelio ajo kesidai biotisho enye.

Ore esidano, enkinyang'are tolduka sapuk, naa keeta bei enye. Ketii bei enye abori, teni alang'u tesokoni eboo. Nigil aaku, keeta idaiki omuai pookin. Arashu onkabilaritin pookin, obei sapuk, arashu enebei eabori.

Tenetumi ena baye naa keeku inyiale ele matundai neeku minasayu, nenang'ari.

Ore imasaa naitumiai aitobirie irkiondoni naa osindano oseyiai. Ore enkabila naitobir niloikamba

Ore ena mukunda naa ore irkeek oobulu naa enoshi abila nemegol naa miidim aitasho oopeny neeku ombaka ning'uraki nkoitoi arashu irupat naatumoki aitasheyie.

Ore ena siai tenkop ang' nemesapuk oleng' mee sapuk ninye ena siai tenkop ang' ake ninye enaa enayiolo nanu.

Ore kulo parakuo, naa emukunda etii. Ore ene nagira abukoki enterit arashu airem, newoi napiki kulo keek lenye, arashu irkeek obulu temukunta enye, eton akunyinyi eton itu ikomaa, eton itu ebaya kiwango naje, metijing'a emukunda naa.

Ore tene etii noo mama are olee obo ogira aitobiraki ninche ogira aitobiraki ninche ewong'an esolar enaa enoshi naji tenkutuk oolashumba security light oloshi taa laa kitoong' enkop naa kicharge sii keon dama niinok kewarie keon keeta kishu kewarie toosai tomon aare ore pee ebaya dama beer keon naji tenkutuk oolashumba sensor light kiinok keon neer keon.

Ore ena mukunda naa enoshi nabulunye irkeek naitaunyeki irgoso naa te nkutuk olashumba sisal. Ore ntokitin naifaa piiyolou naa peesa arashu piitumoki ena mukunda e sisal naa enkare nawok ninje arashu olchani owoshieki ninche.

Ore kuna ajijik naa ingajijik naitobiraki torpukunei pee misho emukunda naa ijio emukunda oomaua emukunda ornyanya kuna, kulo keek toomukundani lemeyieu eong'an sapuk arashu enkijiape sapuk.

Kanyorr nanu ore ena mukunda natiu inchi kesidai oleng' amu kenapayu naa kebulu ninye tepooki wuei bora akeyie metaa kewoshi olchani nepiki enkare ekutosha.

Kanyorr nanu ore ena siai emukunda arashu ena siai nairemi emukunda naa kasidai amu esiai niasaki keon ookaik inonok nemiigil aisho osesen enauru amu eeku naa iasita esiai ino naa enoonkaik inonok.

Ore ena mama naa emukunda orpaek etii, egira ninye aaleenoo irapaek lenyenak tenaa ketaa kebaya enkata nakesi.

Enetipat enabae, teneesi tonkishu. Amu, ore tenaa enkiteng nape, naa kitobor. Ore sii, tenkang' naa, keshula emukunda, emukunda orpaek arashu enoo nkulie daiki, naa kemitiki ena kiteng',elo agil lelo shambai. Neeku enewoi ake nanare netii, ninye ake emanarie.

Ore ele parakuoni naa emukunda etii, egira ninye ele parakuoni aleenoo emukunda enye nidolita ajo ibung'ita irng'anayio arashu indaiki nainyialate te mukunda enye.

Ee kaata ore ena naa darasa natii ntiifini emutandao aa inkopyutani.

Ene dukuya Kenyatta National Hospital, eniare German Hospital, ene uni Nairobi Women Hospital.

Ilewa kulo loogira aakwet aa matayarisho etii enkwatata.

Ore kuna naa imashinini arashu iltupaai ooopiki nkera nitu ebaya ilarin ilapaitin lenye itu eiuni incubators tenkutuk oolashumba.